Mi beek ab bandek chekiguree Pembe, ak beek ab chapatiat chegikure Ajab ak Jik chekilelitee ngoroik. Ako mi podeek ab sabunit chegikureToss ak korotwek chekiunee sanisiek ak kikombook. Kora komii pakishek chekiibee tugucho

Minsetab tuguk eng gaa keboisien beekab kibatitab goot, bunei beek paipit ne kakiminji tuguk.

Mi chii ne muren ne kilach chepkulet ak swetet ne arus, birei simoit eng simeet nebo keny, ne kiamdoi biik che chang.

Kitemisien mokomboik eng eut, kitemisien mokomboik ab eiik, kitemisien traktook eng mbareshek che kindoon eng kokwenyon.

Ialdoe siling ata Avocado? aldoe siling tiptem, matos itilwa koek siling taman? memukoske aya atilun siling mut koek silingit taman ak mut, sosowa kany aibe siling taman ak mut, kongoi.

Miten Keunet ap chito netinye bangoliot nebo benderet ab Kenya ako tindoi rabiet ne mabo emet ap Kenya Lakini pa emet ap America

Mi kanetisiet nebo temisiet, ako kabwa biik chechang konyikenet akobo temisiet ne kiboisie traktook, ago mi chito ne ineti biik.

Mi chito ne mioni mising, ako kakimut kende moshinishek chebo intensive care unit uu kele chichito komuch kosop nda kome.

Mi chepto ne kitepi nguny akikerer met, ago mabaibai, toku kole ibwati tugun chechang amun tindoi chaik eng kikombet ako maee.

Chito ne konyit ko Kipchumba Murkomen, chichi ko minister nebo interior, kora komi polishot, chichi kokonu kalyet eng emetab Kenya.

Achome boisioni amu ngawe yundo anyoru asoman kitabushek che terter, kora komuch anai tugun chetesetai en emet amun mi agot kasetishek.

Mi Kandoindet netoku kole kolewen bik amu kinde barak baibolit asikotoi kasinyi Nebo ofis

Korok achame boisioni amu achame abiroti picha, achame kora amun akere ka tyenik chebo bororyenyo cheboiboitech en ityenwogikwach che terter.